Amituakik chekikochin inchirenik sikotesak rurutik ih amituakik chekikochin ko choto carbohydrates kouu nganuk ih muchelek koyache kotililen bek Ako kora ih moyoche kebae nchironuak choton soiti. Yoche keboe konyil aenge en betut okoyache kikoi chetuten.

Tukuk choboisien anaken kerichek kiagik kobun kutit ko chuboit amuche acheng chuboitab beek akonde kerichek akitia anakee kiagichoton ,kora amuchi ang'ol kerichek ak beek chee teta ala ko amitwokikab teta akanake teta ala ko kiaki alak tugul koyee, kora amuchi aboisien syringit ii ang'oli kerichek ako kulunen syringit ii akanake teta, kora amuche aboisien bundukit mi bundukit nekebore trenching gun ala ko boling gun amuche aboisien noton anaken beek ii ala ko anaken kerichek kiagichoton kota komii tubit nebo moet nekeboisien noton keboisien yan chang kerichek chekikochin kiagik.